Ore emashini nadungieki irkeek we ntolu, naa idol ajo kepaasha oleng.aa kainyioo pee ajito iji, kepaasha oleng amu, ore entoto idol ajo teniasishore entoto, sapuk naa enintaas naleng esiai sapuk alangu emashini nadungieki irkeek. ore emashini nadungieki irkeek naa idol ajo eilata ipik nitumoki atudungie irkeek, naa idol ajo, kelelek oleng amu idol ajo ore te toldaikai idol ajo itudunguo olchani sapuk, dorop eitu. Eishunye enkata. nidol ajo kepaasha, Oleng wentolu amu ,keya entoki enkata naado oleng, Eton eitu idungu lelo keek. epaasha oina mashini. amu ore Ina mashini ,naa idol ajo intumia adungie irkeek kumok, eitu eishunye. naa idol ajo kesioki esiai oleng. alangu oltungani.

Idol ajo ore ebakit naa entoki sidai oleng tosesen loltungani amu, kitagol oltungani naa idol ajo kisho ninye nkufu ore empikit te nkop ang naa idol ajo kemiri nchulinkini mia sabini .naa idol ajo ore ebakit too sokonini naa eilata oogarin .tenelo neilep eilata oogarin. nayau Ina bakit isokoninu. nidol ajo ilepieki sii ninye Ina kurma te bei enye. naa idol ajo ore ake pee idol ilepieki eilat oogarin. nilepieki sii ninye inakurma amu Nena arin naa doi itumiari aunie inankura. naa idol pee ilepieki Nena bei oina kurama too sokonini naa kepaasha oleng bei too kuapi. keys nitum enkop naamirieki bei. nemesapuk ewueji

Idol ajo ore baikino oo nkera okishin naa idol ajo keisidai oleng'. aa kanyio paa sidai, idol ajo, eisho ninche enchipai tiatua ninche nedol ajo kenyori ninche oleng'. Ore ake egirai aipang'a bakino oo nkera okishin, naa kangas aiteru alo airrorie enchore ai naji Amina. Kalo ake nalo aajoki, kengira aipang'a pee kipuo abaiki i nkera okishin, naa kenare peyie kipik imbarikinot tiatu iyiok, aa ekipuo aiteng'a esiana oo iropiani we endaa nataa iata o nkilaani nataa mimng'ira aitumiya piitumoki ashomo atabaiki nena kera, pee kitumoki ashom atabaiki nena kera, nekintodol ninche enyorata sapuk, peyie ening' sii ninche peyie edol sii ninche ajo kenyori ninche tenakop olmaasi peyie metum indamunot aajo, ore amu mekiata intoiwuo nemenyori iyiok naa idol ajo eisho iyiok ina baye peyie kitumoki aing'oru.

Ore erewata oo imatatuni, naa idol ajo sidai oleng' , aa kainyooo paa sidai, idol ajo eitumiya iltung'ana inkaik aas esiai. Idol sii enare siia ajo, ore ake iltung'ana ooreu imatatuni, naa enare pee eyolou imbarakinot pookin olbaribara pee etumoki atarewisho. Idol ajo, enare peyie eshomo ina kisuma, erewata oo ngarin peyie etumoki aatereu ingaari tolbaribara, neata sii license olbaribara. Idol sii ajo enare pee eyiolo olbaribara, anaa neyiolou enchoto naim tolbaribara peyie etumoki atapaashata o nkulie garin, olbaribara, peyie etumoki ing'arin ashom esidai tolbaribara, nepaasha esidai, enare sii peyie, ore iltung'ana pookin letaa etii ina gari, naa keen seat belt peyie etumoki ataa safe tooongarin. Nidol ajo entoki sidai ina oleng'kake iyiolo ene dukuya na enkisuma pee eisuma oltung'ani neata license olbaribara.

Ore esidano nalakiee oltung'ani eng'ari ooltung'ana polepole tenkoitoi olmutandao, naa idol ajo sidai oleng', amu idol ajo, ebaiki nemeata oltung'ani nena ropiani pookin naalakie ina aari, naa idol ajo keng'asi aisho ina gari nelotu alak polepole anaa kulingana naishooki arashu nairoro o ilo tung'ani le eng'ari. Idol ajo ore ina oitoi naa sidai oleng' amu eisho iltung'ani meinoto ingarin te bei nalelek, nepuonu sii aalak, nidol ajo ketumoki ainoto ing'arin naa enkoitoi ia dupoto arashu naisho development meilepu tenkop oltung'ana. Naa idol sii ajo ilo tung'ani oishorua engari nidol ajo kenya sii ninye faida kulingana anaa peiroro o ilo tung'ani logira ainyang'u ina gari naa ina esidano nilakie ing'arin e mutandao, idol ajo intumia engari .

Ore emukokoteni, naa idol ajo entoki idai nanapieki inkariak, alang'u teninap te enkaina. Idol ajo ore emukokoteni naa, enkiti ari ake nipik ilchirketi, naa kenap sii ilchirketi kumok, nitumoki aturumoi ayawa ompaka ewueji niyou nilo oltung'ani. Nidol ajo keiraisisha esiai teine wueji oleng', amu eya ninap ninye entoki naijo iljirketi tikitam naa kajo enkata nabo ake iiya ina nintabaya enkaji ino, nemishukunye. Ore enapata oljiket tenkaina oltung'ani, naaidol ajo esiai nagol oleng' amu, iyiolo ninye ajo ole oljirket, naa oljirket obo ake ashu aare indim oltung'ani atanapa toonkaik ino ake kulingana na toonkaik oltung'ani oo nena aik enyena are. Idol ajo keek oltung'ani inkaik enyena oleng', neitanaur sii orony ewuen eitu eishu iljirketi lenyena. Naa ina paajoito ore esiai e mukokoteni naa ninye esiai sidai alang'u enkaina oltung'ani.

Ore oltung'ngani onarikino peyie ewosh kura tolosho le Kenya naa oltung'ani oikununo inji, arashu enare neeta Kuna baa peyii etumoki atoosho kura arashu enanare peyiee eigerr Kuna tokiting' enare sii ore ilo tung'ani lowosh kura nenare peyiee eeta ilarun tomon oisiet odukuya peyie etumoki atoosho kura enare sii naa oltung'ani oino tena kop e Kenya tenkoitoi ee birth peyiee etumoki atoosho kura, enare sii ore ilo tung'ani naa yioloti tenaa kop peyiee arashu oltung'ani loota enkanyit arashu oltung'ani looanyit esiai enye peetumoki atoosho ina kura, naa enarre sii peyie eyiolou oltung'ani ilarikok lenyenak peetumoki peetumoki atayiolo ajo keng'ae egira agelu teina sheto ekura.

Kesidai taa tooltung'ani oloito alo airriwa itopiyiani peyie ore eidip airriwai airriwaki lido logira ng'amu naa ilo adol ajo sidai ina tooltung'ani teneloashum ilo kilikwai, aa kanywa pilo ajo aesidai, sidai amuu idol ajo keya neim irropiyani aiminakino likae tung'ani nidol ajo enampai naboo ake inkosea naa ekincho ina tadamu ajo etu elo olkilikuai arashu itu elo irropiyani eweji niyieu oltung'ani, arashu iigil aaku ore ilo tung'ani lirriwaki irropiyiani elelek elotu ajo itu apa kiriwaki irropiyani, neeku iyiolo ilo kilikwai arashu ilo ilo linchoo metaa ketii esimun ino arashu metaa ketii ake naa nye nikincho metaa metolimu ajo etii apa oltung'ani oiriwaka irropiyiani mee ele tung'ani aa ketodolu enkarna enye makewan nimiindim asudoi irropiyiani amuu ketii naa antoki naitodolua ajo irriwakaki apa ilo tung'ani irropiyiani, naa ina pidol ajo sidai enkiwakinoto oo ropiyani tenishum oltung'ani anaekata peeirriwa irropiyani oleng' ,ekichoo sii shakenisho ajo keng'ae irriwaka nena ropiyani teina oitoi.

Ore enaipima, na idol ajo sidai toltung'ani letaa egira ashet enkaji. Sidai amu, ore enaipima naa ninye kincho ajo anaa kisiriri ina unoto inaaji, naa nye si nikincho tayiolo tayiolo enkipimata enkaji ino, niyiolou enishaa peyie ebaiki ewoji enkaji, nikincho si teyiolo ajo, inepu si ajo ore oltung'ani loshetita enkaji esimiti, naa ina idol ajo sidai ina tenintumiai enaipima. Ah ore enkadore nalo enkaji, na idol ajo kelelek elo mpaka mitai are onusu. Na ina pidol ajo sidai ina naipima ah keutaa lelo tung'anak oshetita enkaji, enaa enarikino ilo si ayiolou ajo, ore enaipima naa ekiutaa. Ah kanyioo pajo iji, sidai amu ekincho tayiolo ewoji nenare mitai nipik oldirisha lenkaji pilo alo aitobir, naa ina pidol ajo wore enkaji nataasishore nateshetaki itu itumiari enaipima, na idol ajo elelek inyalakini, orkitobirunyei lenye.

Ore egarri enkima, na sidai tenilo oltung'ani amu, sidai inaarri amu kenap ilolan kumok, naa iloiroshi si. Nidol ajo egarri emaana amu, egarri esekenkei sapuk naado, nenap si iltung'anak kumok tenkata nabo. Ore si alo ajing orkiu lenolong',naa idim oltung'ani ainoto entiket temtandao. Akanyoo pidim oltung'ani anoto? Idim amu, elelek epiki inamba nifaa pee ilakie nena ropiyiani egarri enkima, nepiki entoki nijo eguruup, nidim oltung'ani atalakie nana amba, enaa enkoitoi oropiyiani nilakie inaarri, nidol ajo inoitoi inye esidai oleng amu, metii pookin leyiata, ah ore ormesej naa ketii ake esimu ino. Nelotu si ajo, ore ilo arewani lina arri enkima, naa kelo sinye alo adol ajo eewuo ormesej loropiyiani inonok, enaa enaishaakino tenkopis enkitesheni egarri enkima. Na idol ajo enkoitoi ina sidai oleng, amu ketum iltung'anak pookin ataa tenebo

Sidai ake teniatiyianu oltungani, egira alo aitumia iropiyiani te nkoitoi nanare. amu, idol ajo ore iropiyiani, naa ninye oshi entoki sapuk, neya nidol, pee ilepu olarabal looltunganak tenidol ajo ingialayioki iropiyiani, tenkoitoi nemeishaa. naa idol ajo teneotobirari iropiyiani, naa kelo alo aipungusa enkironya tiatu iltunganak .naa idol ajo enarikino ina. ore sii, alo alimu ajo sidai ake teniyiolou, oltungani igilita ropiyiani ajo, ore ketii ake niyiolou. mbaa naipirta iropiyiani anaa, ore Eton eitu ilo airiwaa Nena ropiyiani enare niyiolou ajo ore Nena ropiyiani, etii ake nchulinkini naanarr pee itumia akaunt pee iriwaa nena ropiyiani meshomo ewueji netii likae tungani arashu enajo lashumpa, transaction naa Ina pee idol ajo, iyiolo oltungani olo agil iropiyiani naa sidai oleng teniyiolou, ilo kigilata ooropiyiani esidai. naa Ina pee alo ajo, ore enkigilata ooropiyiani enare pee isumare oltungani Ina siai pee milotu ake

Ore apa ebulu nkera kutitik naa idol ajo, kepuo apa ninche aapuo aiguran tenebo. nidol ajo keyieu nepuo aadala tenebo epuonu, neshipa tenebo. nidol sii ajo ore ake ebulu, inkera. eetae apa Kuna tasati moruak. naa ninche apa naayau, nkera tenebo. ninosaki ninche enkayioni. naa idol ajo ore Ina atini, aa kalo ajing olkiu, le na kata naa idol ajo, ore apa enkatini nikitum, eipirta ena bae. Enkop nalakua enairobu. naa nelikini apa iyiook ajo ore nairobi. ewuaji apa netii enkare Nairobi. nidol ajo kejo apa ninche Nena tasati moruak enkare nairobi. nelimuni sii ajo, ore apa ninye Nairobi naa enkop apa natubulunye aapa irkuyiaani. naa idol ajo ishori apa ninche emanya apa ilmaasae Ina kop naji nairobi. nepuonu iloiboor nera ninche

Keetae taa sukuulini yaiatua nkishu neetae sukuulini e Town naa idol ajo ore sukuulini yiayua nkishu naa sukuulini natii, idie wueji nemanya nkishu arashu iltunganak, natii naalakuaniko town neetae sii Kuna sukuulini, natii ninche atua Town naa, idol ajo Kuna natii ninche ewueji netii ntaoni. naa idol ajo kepaasha internet oo nena sukuulini, pokira aa kainyioo pee aajo iji. ore internet esukuul e taon naa idol ajo sidai oleng amu, yiolot network teina shoto naa sapuk oleng,.neeta sii ilbustas sapukin. nidol ajo kisapuk internet arashu eyiolounoto, emtandao, ejingata e mutandao teina alo esukuul, naa idol sii ajo ore nekua sukuulini, ok nkishu naa, idol ajo torono internet enye, amu ebaiki, nemeeta ninche lelo boosters le network ,naa idol ajo Ina pee mesapuk internet teina alo esukuul oo nkishu.

Ore inkera kutitik naa inkera naanare teitubuluni toorkuak sidai oleng' arashu netum ewutakinoto oo nkoitoi sidain, naa Ina ake piidol inkera kunyinyik ebulu toorkuak sidai oleng' arashu netumoki ayanyita isaai enye, ore enkerai kinyi naa enare peyie ore ntoiwoi enare peutaa enkerai enye isaai pookin peeyiolou enkerai ajo etii esaa nanare peyie elo aisuma peyie netii sii esaa nalo enkiguran, netii sii esaa naponu ejing' esiayi emtandao, naa idol ajo eneutari inkera tenkoitoi naijo ina, nebulu inkera eyiolo ajo keeta isayyitin naakifaa peyie eyasishoreki tenkata enye naakila sii esaa neeta esiai enye teniworoworoki aiko nejia, idol sii ajo keyiolou enkerai ajo tenebau ina saa naisumai nelo aisuma, naa enebau ina saa nalo aigurran nidol peyie elo aiguran, naa enebau sii inasaa emtandao nelo alo nelotu ajing' ormutandao naa ina.

Ore ilaranyak olaigerok naa iltunganak letipat tolosho le Kenya. naa idol ajo enare peyie I bungi Lelo tunganak inkaik, peyie etumoki aitabai, ashu idamunot oltauja lenye. idol ajo ore ng'olikunot naimaa ilaranyak. olaigerok naa ebaiki naaji nemeeta olaranyani iropiyiani, naaendelesa, orkasi lenye. naa idol ijo egolikinoto Ina naimaa, olaranyani ashu olaigeronj, idol sii ajo ore, olaigerok naa kenarikino peyie etum oltungani aigero too nikutumie pookin naa oltungani onare pee igerisho. enare pee eyiolou inkutukie pookin oltunganak. naa idol ajo enkae bae ina sidai peyie etum iltunganak orkilikuai lino sidai. naa peetum olkiluai lino ebaiki iltunganak peyielou iltunganak entoki nigira aaimaki.

idol ajp ore kotini, naa ewueji neupuo iltungank, aapuo aatumore nepuo airo barikinot, naipirta enkop enye ashu iltunganak lenye, naa ewueji sii nepuo aatumore nityunyeki osotu tiatua iltunganak oikosante ashu lotaarate,.naaidol sii ajo enkae oitoi na naitaa iltunganak tenebo, nibelekeny ikasin enye, naa ee idol ajo itumilkikuatte nkitoi e mutandao. amu ore ake pee itum oltungani network ashu enkoitoi e internet enkop inyi. naa idol aajo isuj ake nena barikinot e ktini. eimu enkotoi e twitter naa idol ake ibarakinot, nidol sii eimiu nkoitoi naijo ine youtube arashu tiktok, naa idol ake iltunganak enesiat tina aji, ashu keeata osotua tenebo.